aisidai ena baye oleng amu ore nye embaye edukuya nae isho oltung'ani obo menoto esiai, enking'orunoto osiaitin natagolo oleng kigeri oltung'ani tenewueji neton amirisho nemirr ena are kake mee suuji meesidai amu epurrori iltoi loltung'anak tenewueji oleng neimin nemitokini atum, ing'oling'olae sii tenewueji tenelo neeku kiti enkare.

Ing'asa aituku nkaek inonok, nintuku kulo matunda, kenarikno sii niyata enkima, kenarikino niyata emoti, kenarikino niyata ewoi nipising nipiki endaa tenidip aoku, neyeuni enkalem piitum aitayunye nkinyat ormatunda nidung'dung' nitumoki aitaa endaa nabo nintas esidai.

Ibelekenye oleng amu ore apa na nkariak olturot eoki, nemeetai imashinini arashu audu enkare tiatu enkop kake ore taata enoroki otuduoki enkare nepiki solai nepiki ltangii sapukin neaku enkare ketii teleleki na ore taata kelelek entumoto enkare alang apa kira yiok kutitik tenkop aang oleng.

Elioo enkima tena pisha, elioo imotiok naijo kepisinga. Naa teningor idimayu naa endaa nayiera naijo orkiseri anake ormushele ogirae aitokitokie .Elioo sii orkunia , elio orkutet, indimayu ninye naa enkare egirae aitokitokie petumokini ateyier orgali .Ore ena naa enkoitoi apa nayierieki endaa eapa, aiteru apa otaata. Ore nibelekenye kake enapa traditional enake kenkoitoi eapa nayierishoreki.

Ingas alo aingoru empeku ena daa. Ore pitum atayiolo enemirieki tolduka ,nishukunyie alotu enkang ino , nilotu aitobir ewueji nilotu aunie ina daa ,aa taa airem. Indim atipika oltarakita ,indimatipika iltunganak miremo too nkaik ake. Nirinyo alo olduka nila ayau empeku nilotu aun , nilotu abukoki enkare ashu iyanyu metashaiki naa kebulu nilo ashipakino endaa oonkaik inono.